Kiwalak minet ab isoiken kasarta ye kin koit ngomnotet ne bo raini nemokwome bik ingwek chekobo kenye chebo kipkaa cheu isoik ,isagek ak chelwanda.

Bo komonut butetown ab chaik ala minet ab chaiken bik ab emet ala en jii agetukul amun chaik kokonu rabinik ala imuch ialde ak ialenkit neimoche in kot mara chmoche bandek che kingoe ak ingaa asiyoikwany . Chaik kemine an keberberwek cheng miten ko kericho ,nakuru ,lengurwoni eldoret bomet ak komoswek alak chechang komine chaichu sikonyorchikei kelchin kosich rabinik cheiboishen en kila betut konyorchikei kit neome.

Che ichome missing nebo bandek ko nekikuren D777 nekararan missing en minet en komoswek cheterter en emet ab Kenya mogeswot neu nioger en yuu nikikuren pusture seed keswot ab D777 ko kararan misingen kmoswek cheterter aen Kenya amun keswondonitonko kararan en minet ako motekeni kasarta asikoruryo yon karimin ikonye kityok ya koit inam isemer ak igetchi nebo oeng ak ikany koruryo kityok bandeguk inam ibut moneneti gemeut akoak makai komur kolelakitun en impar ibur konyolilekitu kotaa kebut en impar.

Kit neobwotee indoger boisionni inoni koboshet ab minet ab minutik en impar kimine bandek , migobe maragwek en Imparet nekimichin tuguk. Chu okere en yu ko bandek chekimin en impar ak kemin mogobek en kwenunyin netoku kele minsoni ko minset ab tuguk chekakiburuchen en impar jenim bandek ak kemin mogobek asikoruryo tukul sabarit aenge ala siyeruryo mogobekina iyam ak yan kakoruryo bandek kina kealda al keboisien kyiam yo neitinye bandek cheiyome.

Ole onetitoi chito akobo minet ab mogoo koyoche anet konyeten taunet alei mogoo kit nekaran missing ne imuch imin chito ak iyam ala ialde sinyichikei rabinik netai kabisa koyoche kecheng keswot nebo mogoo ak inyo konget kotem imparet nemoche komich kot ko mara egarit aenge ala nusu egaritkotem imaranotet bakokaranit ak kosore keswek chebo mogoo che chotet ko getik kibokebe getij ak keib ala kinyokibit ak kerutyi ngweng ak ikach tagonam ngweng yan jakonam ngweng inyoinam inyoemsemberinote mogo cheguket chemiten impar ak irip matkongem kit agetukulvyo kaloruryo inam ibolunote ala iges gesutik fuk chebo mogooak inam ialde ala inam iyam olekiomti koroi koyoche imurmur ak istee tingityot nemiten oritnemo koboishen ala nemachamdaat kiam indap umuch kobar bik al kongem bortangung ak kisto ak kemurmur iko ala kebel en maa.

Kit neobwote indoger boisionni obwotee ole ni koboishen nekimin mogoo en impar ala gest am mogoo chekikimin en impar ole gigesto korotweyo ko yoche ibal en impar al icheng mokombe asikanhmy kityok yon kokoruru ibebal ala yan kakoit kasarta kebel ivevalate amen impar asinyorchikei kelchin ala asiaich ki neiyome en betut imuch ialde ala iyam kototwechu indamun bo komonut en sobet ab komogulmet.

Ireu ko roret nemiten tuga che agete. Nyone metinyun nelenjon iyeu ko mbaret ne kokebuten bandek anakokekesen bandek che kikakimin en kasarta nekikakimin bandek ago kokebut ak keyotyi tuga asikipir anaasikwam mobechutet bokotililit mbaret ak keketyi kemin bandek alak ak keribon kotai koechegitun. Yon kakoechegitun ak kebut kora kenam keyotyi kunitet ak keyoe kunitet kila kila.

En pichaini ogere chito neteleli ne kanam arek ab inguronik ole onetitoi chito ako boishoni bo baet ab ingurwetko yoch anet ale yoche ibai ala baet ab ingurwet komoche itiny suswek al itinye tuguk che ome ingurwet kitekyin kot ak kecheng olemi suswek che amitwokik chebo ingurwet ak inyoiboen kotakoet yan kakoet ibagatee kota kori ala kotakoi moek ala arek chechiget ak irip.

Ole kiyoitoi boisioni bo ripet ab ingogenik en kokwet nyun ko kararan missing amun ingokyet ko imuch kokonin imayat bendoo ala ialde asisich kit nemokyini kei en sobengung ala iboishen ilibanen danishek che itinye ala ilibonchine lakwet nemiten sukul rabinik asitau ibai ingokyet koyoche inam itech kot nerue ingogenik ala neiboen ingogenik ak ial digengeit ingoten tapntapn asimoib chesireret ingogenik guk siyotu kityo ak ibokoitoi ak ibutyin amitwogik ak ikany kotor koimen iker (puse ) imuch ibai ingokyet neo ala arwet ak iriponu kota koet ak koi arek ala chechang ak ibaanu kou non kotakochang ingogenik guk.

Indoger en pichanu ogere ole kit netesetai ko minet ab getik che chebarus w kokwoni ala en yuu ogere asimin cheborus ala asitau miset ab chebaruse kongunget ala en imparengung koyoche ibit chebarus en betit ak yon kakorut en betit itutu ak inde muturaa ak ikany kota koet koam kemin ibaibalate geringonik en tabanut ab ngotwaa ala imparet negetapanimichi getikak irip kota kochekitun koam itil ak ailde aa itegen kongunget.

Ole kiwoldaidakei minet ab mogoo en korenyon kiwalak ye kin kot kasit nebo kasari ala kasit nebo impar nebo kasari negemine robwonik ne imuch kotar kasarta ne nwach asikoruryo che mou mogoo che imuch kotar kenyit aeng ala orowek mut asikoruryo robwonyot kotor arowe somok sikoruryo nibu ko mogoo kokoekei ak amet ab mogoo ko ma kararan mara iyam itestee tigityot nemoyoche keo.e nemiten kwenet.

Ndoger en pichaini ko alenen boisioni kiyoe ko minetab marakwek anan kasit nekimine marakwek en imbarengung. Olekiyoito boisioni ko imuch item chito imbaret anan ikomboan imbaret ak item ak ingol ak imin marakweguk en imbar anan imin ngendek ak ikany kotaikorut isember ak iribe ak kerichek, ipite ak irip kora komangem tiongik anan komaam tuga ak ikany iput en imbar ak inyorchige kelchin.

Indoger pichaini obwotee ole inoni ko baet ab ngechirek alan boishoni ne kiboe e kokwet ala en kaa ole kiboito artet ne ngechiryet koyoche ial artet ala ial arek chemengechen chebo ngechirek ak inyoirip en kaa kota koechekitun imuch ingotyi ala icheng tiritaa neob ne omee ibaen nechutet che ngevhirek ak yan kakoechekitu alan yan kaijer ile koechekutun icheng chii megit neiburee tukul asikorien ak koi ak kosich arek chechang ak kobityo neguk kochanga en kongunget imuch iboishen chumbik kibitee ak kerute ysn kanam miondo asimange ala asi maibur negoo koyachekutun.

Ndoger pichaini amangu ale kit neteseta en yu ko ribet anan kesetab kawek en imbaretab chito anan chekimin chito en imbarenyin asikinyorchinenge keljin anan asigoput koip koba kampunit nechobe machanik anan nechobe kawek kwaldechi asigonyor keljin asigosich rapinik ak kwalen kit nemoche anan kwalen anan kwaldechi biik tuguchutet kawek koboisien.

Ole kikonortoi marakwechu kikuren gundek kekonori en oret ne kararan ala en oret nebo komonut missing ole inomdoi ikonori korotwechu ko yon kebut impar imoe ala impir ak imaa kosoyo koyomio kokoronitun inde gerichek ak inam iaruren ak istee chesomis ak iste akine chekoron ak inde kerichek yan karinde kerichek indee taban kinungok ala asikonor.

Ole onetitoi chito ole boishoni bo ribet ab ngechirek al kiakik che kikuren ngechirrk ko onete netaiolechini yo imoche ibai ngechiryet ala nego che ngerirek komoche iker koron ile itinye rabik che ialen ngechuryet al ngechirek che imoche moche itinye imparet ako moche kongotat impar noton nemoe iripen ak itinye chumbik ak kit aketukul ne mokyin kei artet ne ngechiryet yon iboe yon itiny rabik cheite ot nekit elibushej tiptem yon ko imuch ial nego oenge che ngechirek ak inyoirip kota koechekitun ak koi arek chechang cheite akot ngechirek loo yono che imuch indeioldo ko konin rabinik chechang che sire chekiolen.

Kit nenyone metinyun indoger ni obwotee ole iyeo ko osnet al borosten nebo serjali ala nebo chito boosten kobo komonut en bik ala en bik cherikyinotin imuch koyorchinen kei kobai tukyikala negoo akoribe en oenet kota koechekitun ak kochang che imuch kwalda ak koboishen kotegen korichwak ala kwalen kit nemoche en sobenywan imuch iboishen kora osnet ibaibut kwenik che ilolee en kot ala ibaiyep getik che iyoldoi.

Elen otindiot nebo miutyoni okere en yuuk kobo komonut missing kiakas kele minutyoni kikuren indumaa ko kararan missing ako motekeni ala mokiripe soiti kimichin indumaa ole gemgem ala olerubejei ak bek al kebakataa korut koikei suswek mokisemberi kimine kityo ak ibakate kota korut ak ikany koruryo kitok en olemi ibaibal ak iibu iyoiwai ala iyoiyam imuch ialde koraioldachi bik tuguchutet indamun imuch konin kelchin isich rabinik chekeoldoe ak ibaiyaen kasit ak ko imuch ial indumaa chechang ak ibailen tuguk cheu bandek ,ilibanen denishek ak ilibanen akot kou sukul .

En pichaini oker teta ne girgtmit miten ne roryat chito netinyrme koroito ne lel netolelyon ak komi nekanam tetaa kuinet nekekeli ne togu kele boishoni kiyoe en yuu kinoko tukaa kerich ala kichonchoni kotien kei mara kotinye mionndo kikoree asi.

Olekiomtoi tuguchu kokinde meset yuu ko imuch chito inamen chekemach en yuu imuch inamen magatik chekokinde kibakulit miten imayat ne kakikarangan mii megatyat nekakimale ak bluban, lokoek chaik ,kak isiven chaik yan kechiget imuch inamen bandazi iyam ak isiben chaik yan karutar inam inam lokoyat ak iyam.

Bo komonut boisioni ni ketche ala niketyin kot ingokyetamun idibai ingokyet ala ibai kit neu iblekwet ko imuch inyorchi kei kelchin isich rabin ala isich kit neiyome en betut ne uu mara yan keyalte blekwet ala ialde ingokyet ko imuch kokoninrabik cheiolen bandek chobo geregoro alan ot geregoro che imoche ak ibaingaa ak inyokwany iam kinyorchin jei imainik yan jebai ingokyet kobiyo ko imuch itoi imayat ak iyam sl ialde asinyorchikei rabiyat asiyalen kit neimoch kira.

Ele indoger inoni ko nyonchon metinyun ko kit netesetai en iyeu ko omishet ala olekichoptoi kimiet asitau ichop kimiet koyuche ibiman bek koba soburyet ilal maat icheng kibiritit sk inde maa ak ibakach bek kochumukoso yan kachomukoso inyoinde bushek inyoikwany kotor kosis ala kotor koruru isutu konyo taban sk ikany ko kaititit siyom iyam.

Elen kit nenyochon metinyu indoger ni ko olelen en iyeu ko soget alan olekichoben amutwogik kechobchin bik chekobuken ala chekanyokomwata kole chobwech kole indoger pichaini miten yuu kokakisur kele bendap ingonyet nemiten en iyeu keoldo bokol loo ako miten ingwek ,imiet ak keoldo chotet tukul beit negerkei ingwek ak imiet kioldo bokol loo kora.

Indaro en pichaini okere olee kiit neteseta en yuu koteseta Sheree Alan teseta ikorta neter en elee mara kiboiboienchin siketab chito aeng'e en yuu alaan miten olekakiba olemiten sheree elee olekeboiboitu alaan miiten kiit nekeboiboenchin en yuu, bichu miten iyeuu kwomishe ak koboiboi neaa tokuu kelee boiboenchin betuni kakitaban betuni bo sheree nitet.

Minet ab nyanyik en ibsronokyok ala en kaa kobo komonut missing amun nyanyat ko imuch imin en impar ak irip kotakoet ala iriponu komingin kongeten indimin in betit ak imongu ak imin en imparengung negoitem kokararanit kotakoi lokoek che imuch ibut ak islde ak inyorchikei rabinik che imuch iboishen ialen kit neimoche al ilibanen kou sukul ialen korik ,tertaa ,garit imuch ilen kora kit neu ingoryet alan kit neimykinikei en kot cheu bandek ala tuguk alatukul chekimokyon kei en kongunget yon imoche yon imoche isob.

Kit netesetai en yuu kminet ala ripet ab tumotet ole kiripto tumotet koyoche imin en impar ala itutan en betitan ak ibu konyo impar nekoitem kokararanit al imin k iripone kota koet kosich sogek che lebelen yan kakolebelekitun ak kokonyo dogee iuo inam ibutotee ak ibaima ala ibai bubuny en selele ko tolelyonit yan kakotolelyonit iyoinam imurmur komong chemengechen ala koikei sukuma che kakimurmur ak inam imaa en asitaa kota koyomyo yan kakoyomyo inam any ialde ala iyoldechi bik chesoru cheboishen tumotonitet tumotet ko imuch kinyaen kiltet ala inyoe kelek yon omin.

Itindonyot ak kerutik ab tugucu mi yuu chu kikuren bogor che kakiwawai ak jena en asitaa ko would nia ala karan mogoo kobokebolu en impar ak keib kenyokewaawai ala kisto tikityot nemiten orit ak kemurmur komong chemengech cheu chu miten iteu ak jema yan kakomaak ko imuch itestee bandek ala ingolde bandek cheibe koba tinga alatugul tujul asibakengaa koik bushek ak kekwany ak kyiam.

Ole kichopto muchelek kotor komong ko inoni ko yoche ibaial muchelek en duvet ala icheru muchelek cheutinywn akoo ala chekiikonor en koo ak ibiman bek cheome cheten chekeromu ak ichumusan kotor kobel bik ala kotor kochumukoso bek chekende maa ko kende mwataa ak chumbik ekityo yon kartwoo inde muchelek al ikany koruryo kotor kotar bek yan kakodar bek isutu kobwa taban ak ibakach kokotitekitun ak inde maa maragwek chekaan iyoo en chebungut ak ibel ak mwaita ak inde getuguik yo kakochobok maragwek isutu ak ichek kobwa ngweng ak inam isorogu muchelek ak ingol ak maragwek ak tetai iyomishe.

It netesetai korbet ab kiakik tukaa chemiten yu okere ole yee bek chemi muratit nekikityekyi asinyokoen beknetagu kele kaagete en tiretaa nemite yuno ala osnet nemiten en yuu tabanut ab muratit nitet yee bek tuchu en muratit che itendechi ala chekoginde boibut neibu bek en ainet bakai murati nitet sikoe tukaa yan kamach (puse)boinded ala ribinded ab tetaa koyuche ingen ole kiripto tetaa kotor kobiyo ala olekiripto tetaa yan minge kota koet.

Achome boishoni nekiloo bek ala kipandi oinet bik chechang amun ki en keny olikinyen kitakimengechen ko kitam kebenfi kererut bala kebendi ainet kedore bek ko kakinam kei bik chechang ala lokok chechang a kebe ko kikiketoti karshek che kikakiyep muguget jechop garit nekikibinen be nekokichopen getik nekiketee ki alan ainet silanga ne loo keker ak keib teeonok oen oeng agetukul ala keib chekenok ak kobokinnde bek al keromchi bek tugul ak ketoruu kemiten en grupit.

Kit nenyone metinyun indoor nii abwote ole i en yuu kotesetai kominet ab tuguk ala minet ab getiken iyeu bamongo in komine getit ala iborchin lakwenyin kolechin kinee getit ku uni ak kuu ni inended kokanam mogonbet neiboru kele bole inended geringet ako lakwet teret netagu ke miten bek cheibote asikonde nekamin kwandaa .

Kit netesetai en yu ko ingset ab tetaa kinyenye tetaa nekame ala nekakicher kele keyeny keyan kasit ala myiten tumto nejeyoeen iyeu agere bamongo aenge ak lokok chik somok chemiten en yuu cheo.e tetaa nemoche keyeny kakirat kelyek ak komii lakwet nekanam metit ko bamongo ala kwandaa nenyin ko kanam banget ne tagu kele myche asikotil indeed moii asikeyeny komok bany che kyome.

Indoger pichaini abwite ole kut netesetai en yu komiten tumta ne keyoe ne imuch ko mara sight ab lakwet ala wendiet qb lakwet newndi tumto tuguk chekokinde meset en yuu ko terter miten lokoek che karoo, moembe , indizinik ,indimo ak komi werto nee chaik akotogu jele baibai ko boibochin igorta ne kiyoe miten tamosit nemite chaik nemuten meset taban olemiten wertet.

Ne onoe en yuu ko kondoinded nekibo emet ne note ko kikuren uhuru kenyatta netagu kele inended konikimutoen oyeu miten asikark charming lain en ko.osi ak komosi asikomiten nebeone twan ne iskotenu inended komochenonu en lainit aenge.

Ele en kokwet nyun ole kiyoito boishoni bo minet ab ketunguik ko kararan missing olekimindo ketungiik ketau ketutonie betit yan kakorut en betit kot kosm kemin kebole ak kobagemin en impar nekoketem ko karant ak gegeree al keebat feringonik chekorikyin ak gemini ketuguikyan kakonam lain korut konyokesemberat a kebite amanam kutikak ikany koruryo yan jskoruryo koimuch itutu ak ialde asinyorchikei kelchin inyoru rabishek che imu ialen tuguk ab kot cheu bandek ,ingoroik ak tuguk alak imuch ialde kora ak ialen kit neu artete ,tetaa ,imparet ,getik asinyoru kamonutyet ab tuguchutet ko yoche ikilchikei boishoni nitet ni kimine getuguik en sobengunng ak ikilchikei anun nitet kokonu kelychi neo nia kisiche rabinik che imuch iboishen ilibonchine lakwengung nemiten sukul rabinik che kiyoche asikotetai ak somanet si komait sukul kewegu ak inyoiwetoi ak inye.

Ne ongen en yuu ko kondoinded ab emet ne motet ko William samoei ne en kainenyin ne naat soiti ke kuren pikchirchir inended ko kondoinded bik ab Kenya tagu jele mwaiti ala iborotoi komwoe kit nekikomwochi bik ab emet kolei tun ayoywok tun kodowok (puse) indoger ko ngolole kongolochin bik ab emet akobo kaindoinaded ala kasit nemoche asigeyai en emey ab Kenya asikotetai ala asikobit asikobin bandap tai en emet ab Kenya ne kararan.